Haha nĩ cukuru kĩrathi-inĩ harĩa, ciana ciratũmĩra laptop na cigatũmĩra nyamũ cia matũ ciĩtagwo hendiboni harĩa cirathikĩrĩria kĩrĩa kĩraugwo laptop -inĩ kana cirathoma na laptop harĩa no ĩkorwo nginya nĩ mwarimũ wao aramabundithĩria intanetinĩ kana online -inĩ.

Ĩno mũthuri ũyũ anyitĩte nĩ cucumbera, ĩtũmĩkaga na maũndũ maingĩ, wa mbere, ĩtũmĩkaga gũthakaria irio, rĩrĩa yarugwo na irio. Wa kerĩ, nĩ ĩtũmĩkaga gũthondeka salad, ũndũ ũngĩ gũthakaria maĩ, kana kũhe maĩ ũcamu, ũndũ ũngĩ nĩ ĩtũmĩkaga gũthondeka juici, na ũndũ ũngĩ nĩ ĩtũmĩkaga nĩ ũndũ wa gũthondeka ngothi.

Haha nĩ marũri ma mabengi, na marĩtwa ma mabengi, harĩa ya mbere nĩ KCB ya kerĩ nĩ Equity, ya gatatũ, nĩ Coperative Bank, ĩyo ĩngĩ nĩ DTB ĩrĩa nĩyo Diamond Trust Bank, iyo ĩngĩ nĩ Barclays, ĩrĩa ĩngĩ nĩ Standard Charterd.

Ũyũ nĩ mũborithi kũringana na nguo iria ekĩrĩte, bata wake nĩ atĩ atigagĩrĩra kwĩna thayu bũrũri-inĩ, wakerĩ nĩ atĩ nĩatigagĩrĩra andũ nĩmabuata mawatho ma bũrũri-inĩ, ũcio ũndũ ũngĩ, nĩatigagĩrĩra kwĩna ũgitĩri wa andũ na indo ciao, ũcio ũngĩ, nĩ ekaga ũthuthuria harĩa hekĩka wĩkinaĩ.

Ũyũ nĩ mũborithi ĩronania nĩũndũ wa nguo ciake haria bata wake bũrũrinĩ nĩ atĩ nĩ atigagĩrĩra kwĩna thayũ bũrũrinĩ. Wa kerĩ atigagĩrĩra andũ nĩ mekũbuata mawatho ma bũrũrinĩ. Ũcio ũndũ ũngĩ nĩ athuthuragia harĩa hekĩka wĩkinaĩ, ũcio ũngĩ nĩ agitagĩra indo ciandũ na andũ.

Haha hena anake ana arĩa mahana ta marĩ arata ,harĩa maronekana makuĩte mbagi, harĩa maronekana ta marĩ arutwo a cukuru wa korĩnji kana cukuru wa kambĩ harĩa mwena ũcio ũngĩ haronekana hena rũthingo rũraihu kuga hena ũhoti mũnene rũthingo rũu rũkwo rwa cukuru

Ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa kũmĩhingũrĩra na kũmĩhinga, ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa ũrĩa ũngĩmĩkĩra mwaki, ũrabatara gũkorwo na thitima hakuhĩ nawe, kana gwaku ũrabatara gũkorwo na ũmenyo ũrĩa ũngĩgitĩra tablet yaku kuma gũthũk,a ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa gwĩkĩra namba cia thiri harĩ mũtambo waku wa tablet nĩgetha mũndũ angĩenda gũtũmĩra no nginya akorwo na rũtha harĩ we, ũrabatara kũmenya kũnyitithia intaneti, mũtambo-inĩ waku wa tablet ũrabatara kũmenya gũtũmĩra app iria ciĩ mũtambo-inĩ waku wa tablet kana ũrabatara nginya kũmenya ũrĩa ũgũciĩkĩra ingĩ.

ĩratangatha kũrugũrio kwa ũbangi wa mbeca wa mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na inya nginya ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩtano harĩa ũyũ ũrugũrio wa ũbangi wa mbeca ndũgakorwo wa thirikari no ũgakorwo wa gĩkundi kĩa IPF harĩa ũgekĩka mũthenya wa ikũmi na ithathatũ April mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ mĩrongo na inya, harĩa ũgakorwo ũkĩarĩria mahĩtia marĩa marĩ ũbangi-inĩ wa mbeca na ĩgacoka yarĩrĩrie ũgitĩri wa indo iria cia bata bũrũri-inĩ.

Haha, nĩ thibitarĩ-inĩ harĩa haha nĩ mwena wa atumia kũrĩa maraikara, kana kũria mararigitĩrwo. Haha maronekana ndagĩtarĩ marĩ wĩra-inĩ wao, harĩa mararora o mũrũaru o mũrũaru ũrĩa arathiĩ na mbere me hamwe na manathi ao.

Gĩkĩ nĩ kĩrathi harĩa o mwana ena tablet harĩa gaka kahĩĩ, karĩ haha mbere karonania kĩrĩa gagwĩkaga mũtambo-inĩ wake wa tablet kana kĩrĩa ga gũthomaga harĩa karonania harĩ mwarimũ.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩna ũgĩ wa kompiuta harĩa okĩte thĩiniĩ wa nyũmba ĩrĩa ĩna server, harĩa ararora nĩkĩ kĩna thĩna tokorwo intaneti ĩrĩ thĩ kana ndĩronekana, haha arageria gwĩciria nĩkĩ kĩna thĩna, nĩgetha ahote gũthondeka.

Haha hauma na mũcemanio, harĩa haronekana hena borithi na andũ a rũri rũtune, harĩa haronekana aingĩ arĩa marĩkuo nĩ anake, kana andũ me na tũmĩaka tũnini, harĩa haronekana aya andũ mena wendo mũingĩ.